Ore peenyor ilairemok arashu ore enkoitoi naunishoreki aunishore nkwashen pepaashare naa kepaasha nkaitibulu oonkwashen anaa kunda kulie nkaitubulu naa keisho ninje naaabori etii irnganayio lenyenak nitobiri nkuti donyio nenukari nkwashen nepiki enterit sapuk ore peisho nepiki ena terit naitobiraki anaa ildonyio aa tine etumokini aitau naa lolo nganayio lenyenak amu nakata etumoyu tenkoitoi dorop oleng.

Keeta eunore namiri faida tenkaraki ore piun inkaitubulu inonok anaa irpaek arashu mpoosho neisho tenkumoi nemeeei neipik store arashu nipik ewueji nishumie naitumoki atimira amu inosie ngulie masaa nimiata, neaku keeta faida ajo kesidai endaa nauni nemiri alang natonii ake anya amu mepona naa nena neaku kesidai oleng nena masaa naamiri alang nona natii aang.

ore peenyorr iltung'anak le town aitooko ilchambai naa tenkarake ee kikutitik kuna shambai naata netumoki ebaiki naa ore ewueji neeta oltung'ani te town naa mebaya ninye eika nabo naa keuni nkuti puka nemeya enkare sapuk nimiidim aatanyu enchan tenkarake ebaiki edol enaa ore enchan naa kimutie neyieu netum enkoitoi naitashekinyie kewon ena daa natuuno amu meendaa ena sii sapuk neme olchamba sapuk eunito neeku ina piidim atotoni neenyu nitook alang eneenyu enchan amu kaikiti ewueji negira aasie ena siai enye enkiremore.

Ore paa sidai eramatare arashu enkulukuoni nataramataki tolchamba kitodolu ajo, metii nkulie aitubulu naaponu ainyial ilo shamba arashu nena aitubulu nauni. Enaa naaji teniun ilpaek nintayio olkujita nintayu nkulie aitubulu nemeyieuni. Nimbelekenyu ena kulukuoni ee atua nelotu oriong, neyau enkulukuoni napirr niunie masaa inonok. Naa keyieu neramati tenkaraki ore ewueji naramatitai nimitoki atum nkulie aitubulu naaponu ainyial ina kulukuoni. Niaku keisidai eniramat olchamba teina oitoi.